Eesishoy oshi te huduma centre aiteru saa mbili enkakenya mpaka saa tomon aare enteipa naa nejia ikununo ata toonkauntini pookin nejia ikunari esiai pookin aa kenyaanyuk naake esiai tolosho le kenya pooki neeku naa aikunari nejia nemetii entoki naa keesakini oltung'ani esiai enye pookin.

Ore teknolojia toltonei lolmalimuni onkera naa ketau oltonei sidai oleng' aah keeku naa ki cooperate inkera, tenebo ormalimuni tesiai pookin. Ah keeku tenishori enkerai esiai, na kiidim nena nkera ataa maidipa esiai on time ,tesaa sidai.

Ore imashoi oleng kituak tolosho le kenya naa ketii emasho naji ene jamhuri netii emasho naji ene madaraka netii emasho naji ene mashujaa aa ninche imashoi kituak oleng tolosho le kenya aa ninche naa itumiai aadamu anaa iltung'anak apa liapa lapa shujaa lang pookin apa lotaasa imbaa sidan oleng aitaas ele osho lang neeku nena baa taa eetay to losho lang kitok oleng.

Ore enaas tenabik toonkoitoi ainei e biotisho naa kapik imbarakinot sidan oleng naa kifaa naa ninche aas te kila enkolong aaku yiolo tenkakenya naa kaiteru aa kang'as ainyioki nang'as alo entoki naji enkatata yiolo paakuet naitoki aas oljim alafu neeta endaa naa laasima kaata te nkolong ena ke jumatatu ampaka neishunye ewiki aa nena barakinot naaji ifaa paasuj kila enkolong kila enkolong enaa nena barakinot naa neeku nejia eikununo imbaa.

ore enkoitoi nindim oltung'ani anotie iropiyiani esimu teleleki oleng tembenki naa intumia enkoitoi e mobile banking aa ninye intumia ake aitayu mpisai inonok natii benki aa withdrawals ake iyas tesimu ino.

ore enkoitoi e kuna olong'i naa keisidan oleng amu, iteleliaa esiai oo nkitainot oo mpisai amu mme lasima peyie ilo benki kake ore enkoitoi yiee apa naa lasima peyie ibaya, benki aitau mpisai inonok peyie itumoki aitumia.

supa entawuo ai, anyoriki ajo ira supat oleng. ayewuo tadii ene wueji aata enyamali nabo, ayewuo ene nikimiraki esimu naijo miibung' internet aitobiraki, asi ayewuo naaji aing'oru eretoto inyi, neeku kaomon ake naaji peyie king'uraa ena simu fenye nintobiriri ena toki amu megira aibung' internet te nkop natii.

Supa oleng' entawuo aai, kanyorriki ajo ira sawa, kainyioo sa toi imirr ena toki e shumbi amu kaata nai impisai kuti namajo pae kakiindim nikidung'oki amuu meitosha, amu kadolita naa ajo ketii shumbi natii ene naa akaimirr inchilingini tikitam oimiet, netii enimirr inchilingini salasini naa iyiolo inchilingini tomon oimiet aata, keidim nikidung'oki olonyorr Enkai.